Thĩna ũrĩa ũmagũmagĩra nĩ ta waagi wa thitima. Tondũ nĩ ũkoraga thukuru imwe ci icagi-inĩ mũno kũrĩa nginya thitima itarĩ ciatambio. Koguo ũgakora mĩtambo ĩyo ya ndinjito nĩ haratuĩka haritũ mũno kũmĩhũthĩra tondũ nĩ harabatara thitima nĩguo ĩcanjwo, na nĩguo ona onokorwo nĩ mahiga onamo magĩkĩrwo thitima-inĩ magĩe mwaki. Oho nĩ ũkoraga atĩ, ciana kũũrĩa thukuru-inĩ cia icagi-inĩ citikoragwo ciũĩ mũno maũndũ ma kĩndinjito. Kũguo nĩ ũkoraga mwarimũ ona agĩtia mwana kĩndũ aihũrie hau nĩ hakoragwo he haritũ tondũ mwana ũcio ndaramenya nĩ kĩĩ kĩrendekana. Na ndoĩ nĩ kĩ kĩretio. Oho nĩ ũkoraga atĩ, kũũrĩa icagi-inĩ mũno nĩ kũrĩ wĩici, kũguo nĩ ũkoraga thukuru nĩ yaiywo, nĩ kwaiywo mĩtambo ĩno ya ndinjito. Na ningĩ hagatuĩka he haritũ mũno kũhota kũmĩhũthĩra ona thirikari ĩkona nĩ hathara tondũ mĩtambo nĩ kũiyũo ĩraiyũo. Oho nĩ ũkoraga mĩtambo ĩno ti mĩiganu. Mĩtambo ĩno ya kĩndinjito nĩ ũkoraga thukuru ĩna aarimũ aingĩ, no ũgakora atĩ mĩtambo ĩno ti mĩiganu, atĩ o mwarimũ o mwarimũ no akorawo na mũtambo wake. Kũguo ũgakora atĩ areterera mwarimũ ũngĩ arĩkie na mũtambo nĩguo awoye. Na hau ũgakora nĩ hararitũha mũno tondũ, nginya gũthomithia kũu nĩ kũrakĩritũha angĩkorwo no wetereire mũndũ arĩkie.

Ũrĩmi wa thamaki nĩ wĩkagwo kũndũ kũingĩ mũno bũrũri-inĩ. Na ũrĩmi wa thamaki ndũkoragwo wĩ mũritũ tondũ mũndũ no kwenja enjaga handũ, akenja irima rĩega, irima rĩrĩa rĩrabatarĩkana kũringana na thamaki iria ũrenda kũrĩma. Ũgetha irio cia thamaki, arabu ũgetha kambuni njega ĩrĩa ĩngĩkũhe twana twa thamaki nĩguo wanjie gũtũrerera kuma tũrĩ o harĩa tũnini. Na thamaki itirĩaga mũno tondũ no ũkore nĩũgũcihe irio rũciinĩ kana hwainĩ; nĩ kũringana na wendi waku, tondũ ona thamaki ĩĩ maĩ-inĩ no uge ũhande mĩmera kũu thĩ-inĩ wa maaĩ iria thamaki irĩaga na ĩkagĩa kũgĩa na hinya na ĩgakũra na ihenya, ĩkongerera nyama ihenya. Oho ũrĩmi wa thamaki nĩũkoragwo atĩ, thamaki-inĩ ĩyo nĩũhotaga gũcenjia maaĩ. No nginya ũkorwo na handũ maaĩ maraumĩra na handũ maaĩ maraingĩrĩra nĩguo thamaki ĩyo ĩgakoragwo ĩna maaĩ matheru kwa mahinda kwa mahinda, tondũ maaĩ maya nĩmagĩaga gĩko kũringana na kĩrĩa thamaki ĩraruta mwĩrĩ-inĩ wakĩo, ona kũringana na irio iria ũrekĩra mwĩrĩ tondũ ti ciothe ĩkũrĩa. Kogwo igatuĩka gĩko maaĩ-inĩ mau. Kogwo no nginya ũkorwo na handũ maaĩ maraingĩra, na maraumĩra nĩguo ũkahotaga gũcihe maaĩ matheru kahinda gwa kahinda. Oho mũndũ nĩahotaga kũiga neti igũrũ, kana waya igũrũ wa maaĩ tondũ nyoni nĩcithiyaga ikaruta thamaki maaĩ-inĩ. Kogwo hau nĩũkũhota kũgitĩra thamaki ciaku. Oho kũirigĩra harĩa ũrarĩmĩra thamaki ciaku no wega, nĩundũ wa kweheria aici arĩa mokaga ũtukũ makaruta thamaki na andũ arĩa mokaga gwĩtegwera thamaki na ti ciao. Kogwo ũrĩmi wa thamaki nĩũrĩ kĩguni tondu...

Ũrĩmi wa ngũkũ, mbata, mbata mĩcinga, nĩ ũkoragwo wĩ mũingĩ mũno na nĩ uri kĩguni tondũ nĩ wendagia matumbĩ, nĩ wendagia nyama, o na nĩ wendagia thumu. Kwoguo ũrĩmi ũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ mũno, tondũ mũndũ no uuge wambie na njui, no wanjie na ngũkũ nene, no wĩtũrĩkĩrie tũcui twaku. Kwoguo nĩ ũkoraga atĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ raithi mũno tondũ angĩkorwo ngũkũ ciĩ harĩa thĩ kwĩ irio iria ciheagwo, ngũkũ ciĩ haha gatagatĩ kwĩ iria ciheagwo, ukĩenda ĩrekie kwĩ na irio iria o ũkũmĩhe, mbata o taguo. Tondũ mbata yendaga ũmĩethere handũ ĩrĩrikaga maaĩ-inĩ tondũ mbata nĩ yendete mũno gũikara maaĩ-inĩ. Mbata mũcinga o taguo, nĩ yendaga irio, nĩ yendaga ndawa, no ĩrekie matumbĩ, no ũmĩendie ĩ ta ya nyama, no wendie thumu ũcio, no ũhũthĩre thumu ũcio nginya kũrĩma. Kwoguo urĩmi wa ngũkũ ndũkoragwo wĩ mũũru, tondũ ũngĩhe ngũkũ ciaku ndawa kũringana na ũrĩa ciagĩrĩire, o na gũũke kĩhuruto ngukũ ĩyo ndĩkũrwara , gũũke mũrimũ ũrĩkũ ngũkũ ĩyo ndĩkũrwara, kwoguo ngũkũ ĩyo nĩ ĩgũtuĩka ya kĩguni mũno nginya harĩ we, tondũ no uuge nĩ ũrĩrĩaga ngũkũ ĩyo bamĩrĩ-inĩ yaku, itumbĩ rĩu nĩ mũrĩrĩaga bamĩrĩ-inĩ yaku, kwoguo ũgakora ngũkũ ĩna ũguni mũingĩ mũno either onokorwo nĩ mbata ĩyo.

Mũthemba, ng´ombe ĩrĩa ĩtagwo Freshian nĩ ndĩmĩendete mũno, tondũ ng´ombe ĩyo nĩ ĩrutaga iria rĩingĩ, na no ũmĩkame maita maingĩ he mũthenya, kũgwo ng´ombe ĩyo nĩ ũgũkora nĩ ũkũmĩkama rũciinĩ , ũkame mathaa ma thaa thita kana thaa mũgwanja, na ũmĩkame hwai-inĩ mathaa ma thaa ikũmi , na ũreri wa ng´ombe ĩno ndũkoragwo wĩ mũritũ tondũ ng´ombe ĩno wamĩhe irio cia iria, na ũkamĩhe ndawa, ũkamĩrenga hĩa angĩkorwo ĩna cio nĩgwo ndĩgahote kũhũra ici ingĩ , kana yune kiugũ, kũgwo nĩ ũkoraga ũrĩmi wayo ũkoragwo wĩ mwega mũno, tondũ ng´ombe ĩno kũringana na ũrĩa ũramĩhe irio ũgwo nogwo ĩgũcoka ĩgagũcokeria iria, ĩgagũcokeria ona gũciara bado, no ũkaga tondũ o ũgwo ũramĩhe iria o ũgwo ũramĩhe irio biũ, nogwo ũkoraga atĩ iria nĩ rĩingĩ , ona yatua gũciara ĩraciara njaũ nene mũno na njaũ ĩna hinya na njaũ ĩkũhota gwĩtiria mĩrimũ , na ũkamĩongerera hinya nĩgwo ũgatwĩka wa kũmĩhe, ũkamĩongerera ndawa nĩgwo ũtwĩke wa kũmĩhe hinya mũno, ĩtwĩke ya gũkorwo njaũ ĩna hinya na njaũ njega, kũgwo mũthemba ũcio wa Freshian nĩ ũkoragwo wĩ mũirũ , na mũtwe wa rangi mwerũ, kũgwo kũmĩmenya nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno, nginya kũmĩmenya kwĩ ng´ombe iria ingĩ , na nĩ ĩkũranĩte na nĩ ng´ombe njega, ng´ombe iria rĩayo nĩ rĩega, ng´ombe ĩgũciaragĩra wega mwaka, inyitagia mbegũ wega , kũgwo ng´ombe ĩyo nĩ nĩimĩendete mũno nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũramĩhe ũgwo nĩgwo ĩcokaga ĩgagũcokeria.

Nĩ ũrabatara icembe kana karagita nĩgwo wambe ũrĩme mũgũnda ũcio waku , kana ũũcimbe nĩgwo ũkorwo wa kwororoiya tĩri ,na kweheria ona manyamũ marĩa ũtarenda mũgũnda-inĩ ũcio waku, oho nĩ ũrabatara ndawa nĩ ũndũ nĩ ũrabatara kũhũra ndawa gwĩ kĩrĩa ũhandĩte nĩgwo ũhote wa kweheria mĩmera ĩrĩa ĩtarendekana mũgũnda, nĩgwo kĩndũ kĩu gĩkũre na hinya na gĩkũre kĩna hinya ũrĩa wothe kĩrenda , oho no nginya ũkorwo na thumu , nĩ ũndũ nĩ ũrabatara kwongerera thumu , nĩgwo ũhe hinya na ũhe hinya ũhoro wa mũmera ũcio kũhota gwĩtiria heho , onaho kũũhe maũndũ marĩa ũrabatara nĩgwo ũkũre, oho nĩ ũrabatara bataraica , tondũ hau wĩna bataraica nĩ ũhotaga gwĩkĩra kũringana na kĩrĩa mũmera ũcio ũrabatara , na ũkahe mũmera ũcio kũringana na kĩrĩa kĩrendekana , no nginya ũkorwo na maaĩ , oho no gũthiĩ ũgwo kware riũa kũgwo no nginya ũkorwo na maaĩ magũitĩrĩria, tondũ maaĩ nĩmo muoyo na kwogwo nginya maaĩ mũmera nĩ ũbataraga maaĩ mau, oho no nginya ũkorwo na andũ aku a wĩra, andũ arĩa mũgũteithania kũrĩmĩra , kũruta ria nginya kũhũra ndawa icio cia ria ,nginya gwa kinya magetha no nginya ũkorwo hau nĩgetha ũhote kũgetha ,no nginya ũkorwo na macembe, bataraica, thumu, andũ aku a wĩra, maaĩ , mĩbaibũ ya gũitĩrĩria maaĩ , kũgwo no nginya ũkorwo na indo.

Wambe ũrĩme mũgũnda waku wega na weherie ria alafu wenje marima kũringana na ithimi iria arĩmi ngirigaca magĩkoragwo mahete arĩmi alafu wethe mũtĩ waku, mũtĩ ũkũmenya ũraruta kambuni ĩrĩa ĩtĩkĩrĩtio kũheana mĩtĩ ya macandamia kana mĩtĩ ya gandania. Oho rĩu woka na mũtĩ ũcio wambe wĩkĩre thumu na gatĩri kanini ũkoroganie, gabataraitha wĩkĩre o kanini alafu mũtĩ ũcio ũũhande. Wahanda mũtĩ ũcio, nũ ũrabatara ũũhũre ndawa kuumana na heho, ũhũre ndawa kuumana na tũtambi, ona ũhũre ndawa kũringana na mũtĩ ũcio waku ũkĩnenehe wĩ mũtĩ wĩ na hinya na mũtĩ ũkũhota gũĩtiria baa, na heho. Oho rĩu mũtĩ ũcio, o ũrĩa ũraneneha no guo ũthiaga ũkĩũheaga maaĩ, ũkaũhe maaĩ, ũkaũhe bataraitha, ukawongerera thumu, tondũ mũtĩ ũguo ũrakũra no guo ũrenda hinya mwingĩ, nginya ũgakũhe maciaro maingĩ. Gandania ciaku ciatuĩka cia gũkĩneneha ũkagetha, no weterere igwe, no ũtue kuuma ciĩ mũtĩ igũrũ naũgatwara kĩganda-inĩ kĩrĩa kĩ hakuhĩ na we kana ũcienderie o andũ kĩũmbe, Kũguo mũtĩ ũyũ wa gandania nĩ ũrĩ ũguni mwingĩ mũno, mũtĩ ũcio wakũra no ũũteme, ũũhũthĩre ta ngũ. Kũguo kuma mũtĩ ucio wĩ mũnini no nginya ũkorwo ũkĩũhe bataraitha, ũkĩũhe thumu, ũkĩũhe maaĩ, ũkĩũhũra ndawa kuumana na tũtambi, ona ũkĩũrĩmĩra nĩ guo ningĩ ria rĩtigatuĩke rĩa kũhobanĩria mũtĩ ũcio na ndũgatuĩke wa gũkũra wega.

Ũrĩmi wa kahũa no nginya mũrĩmi amenye arenda kũhanda mũtĩ ũrĩkũ wa kahũa, kana kahũa mũthemba ũrĩkũ , tondũ kahũa gakoragwo ke mĩthemba mĩingĩ mĩingĩ, kũgwo mũrĩmi ũyũ no nginya ambe amenye ena mũgũnda, na no auge arĩme kana ahũre ndawa nĩgwo kweheria ria , oho weka ũgwo ũgacoka ũgacimba marima ma kũhanda kahũa karĩa ũrenda , na ũkagĩra mũtĩ waku wa kahũa karĩa ũrenda kũhanda kuma handũ ũramenya nĩ hetĩkĩrĩkĩtio kwendio kahũa kau, kana kwendia mũtĩ ũcio wa kahũa kau , nĩgwo ndũgoke ũgũre mũtĩ ũrĩa tigwo kana mũtĩ ũrĩa mũru ũtagũka gũkũhe magetha, kũgwo no nginya ũhe mũtĩ ũcio waku maaĩ ũũhe thumu , ũũhũre ndawa kumana na tũtambi tũrĩa ũtarenda tũthũkie kahũa gaku tondũ kahũa ke mbia mũno, kahũa gaku gakaneneha nginya gagakinya handũ gakanjia kũruta magetha , na kahũa karutagwo ge mũtĩ wa kahũa ũciaraga kahũa ge ta mbegũ, kũgwo ningĩ no nginya ũhũre ndawa nĩgwo kũgitĩra kahũa gaku kumana na tũtambi , kahũa gaku ũgakahe kahinda nginya keruhe gagatwĩka ka rangi mũtune , ũgetha andũ magoka magakũgethera kahũa kumana na kahũa karĩa kega , namba ĩmwe , namba igĩrĩ, namba ithatũ , namba inya, nĩgwo ona ũgĩtwara gĩthĩ-inĩ magakwĩra gaka tũgũraga na mbei ĩno, gaka tũgũraga na mbei ĩno, na ũgakora nĩ raithi mũno tondũ nĩ ũkuona mbia, tondũ gũtiri kahũa gaku ona kamwe ge kũrĩra , tondũ nĩ ũhotete gũkũrithania mbei ĩyo ya kahua kau ũrĩa kahana , kanene gaceke , kũgwo nĩ ũhotaga kũmenya ũgwo, kũgwo ũrĩmi wa kahũa nĩ mwega mũno nĩ ũkũheaga magetha.

Mũndũ ambaga agetha ndawa ya kũhũra riya nĩguo ũmie riya mũgũndainĩ ũcio waku nĩguo ona ũgĩũka kũrĩma ũgakorwo ũhũthahũthĩtie wĩra waku. No ũkorwo ũrarĩma na icembe kana karagita karĩa karĩmaga na macembe. Koguo ũkamba ũgetha ndawa arabu ũgacoka ũgetha rĩu andũ arĩa megũka gũkũrutĩra wĩra ũcio angĩkorwo ndũkũĩrutĩra wee mwene. Magoka ũkamera tũrarĩma ũũ nĩ mĩtaro tũracimba, magagũtemera mĩtaro wega tondũ gũtirĩ na riya. Koguo megũthiĩ nginya wĩra wao ũhũthahũthĩte tondũ icembe watema rĩratuĩka rĩagũthiĩ wega na ningĩ ũgatuĩka wa kũmehereria mathaa maingĩ wĩrainĩ ũcio wao. Koguo nĩũkoraga atĩ akorwo nĩ karagita warĩhana nĩgekũhota gũgũtemera marima maku wega na nĩũthimaga na rũrigi kuma mwena ũmwe nginya mwena ũrĩa ũngĩ nĩguo raini icio ciaku akorwo nĩ waru ũrenda kũhanda ĩkorwo nĩ raini ĩmwe straight wega. Raini ĩyo hatirĩ handũ ĩna mĩnyogonde. Raini ĩyo yaku nĩũkoraga nĩũrathima nginya ũriku ndũgakorwo raini imwe nĩ ndiku gũkĩra iria ingĩ na ũguo nĩguo ũrĩmi ũcio ũthiyaga.

Mbembe yanjagia kũrĩmwo kuma ĩ mbembe , kũgwo mũrĩmi ambaga gũthiĩ mũgũnda akamba akahũra mũgũnda wake ndawa kweheria ria, kana no auge arĩme kweheria ria, arabu agatema marima kana mĩtaro o ũrĩa mũrĩmi angĩkorwo arenda, arabu mũrĩmi agetha mbembe agoka akamĩhanda, nĩkũrĩ mbembe ya gĩkũyũ na nĩkũrĩ mbembe nginya ya haĩ, kũgwo agoka akahanda mbembe icio ciake, kuma kũhanda mũndũ nĩ aheaga mbembe icio ciake bataraica , nĩ aciheaga thumu kũngĩkorwo kũmĩte mũndũ , kũmĩte mũno mũrĩmi no aitĩrĩrie mbembe ciake maaĩ , kũgwo mbembe o ũgwo ĩraneneha nĩ yukaga ĩgakinya handũ ĩkarĩmĩrwo, ĩgacokererio tĩri nĩgwo ĩhote kũgĩa hinya mũno, nĩgwo ona yaciara ĩkahota kwĩrũgamia, no ũge ũhũre ndawa weherie ria, nĩ ũhũraga mbembe icio ciaku ndawa gũcigitĩra kuma tũtambi, kuma riũa, kuma mbura ona kuma baa, kũgwo nĩ ũkoraga mbembe ĩyo ĩgĩkinya nĩ yagũtuo nĩ ĩkoragwo ĩikarĩte mũgũnda na ĩgakwonia nĩ ĩgũkũhe magetha kũringana na kĩrĩa ũmĩhete, nĩ ũmĩhete thumu , nĩ ũmĩhete maaĩ, nĩ ũmĩhete bataraica ,kũgwo nĩ ũhũrĩte ndawa iria ibatiĩ, kũgwo mbembe ĩikaraga mieri ĩiagana nona ĩgatwĩka ya kwĩrũgamia na ĩgatwĩka ya kũmĩrĩria, no ũmĩrute ĩta mbembe nyũmũ kana ĩta mbembe njũa, no wendie no ũthĩe mũtu , no wĩke no ũhĩhie , kũgwo mbembe ĩyo nĩ igũtwĩka ya gũtwĩka, nĩ ĩgũtwĩka ya gũkũhe umithio mũingĩ mũno.

Ũrĩmi wa ng'ondu nĩ ũrĩmi ũmwe mũhũthũ mũno tondũ mũndũ anjagia na ng'ondu na ndũrũme. Koguo ũkaga ndũrũme yaku ĩkahe mbegũ ng'ondu. Ng'ondu yagĩa ihu kana ng'ondu yanyitia mbegũ, ĩikaraga mĩeri ĩigana ũna na ng'ondu ĩyo ĩgatuĩka ya gũciara. Na ng'ondu nĩ ĩciaraga kuuma kana kamwe, twĩrĩ ona tũtatũ, koguo ng'ondu no ĩciare kamwe kana mahatha kana tũtatũ. Ng'ondu ũmĩheaga ndawa ya njoka, ũkamĩhe ndawa ya kũmĩgirĩrĩria kuuma mũrimũ ũrĩa ũngĩkorwo umĩte. Ng'ondu nĩ yenjagwo guoya nĩguo ĩikare wega yonekane kana nĩ noru ona yehere gũikara ta ĩĩ ngũrũ. O ho guoya ũcio mũrĩmi no endie tondũ guoya ũcio nĩ ũhũthĩkaga gũthondeka ngũbia, indo ta burana. Koguo nĩ ũkoraga atĩ ng'ondu ĩyo nĩ ĩgũkũhe indo nyingĩ mũno. Ng'ondu ĩyo o ho no ũmĩkore ũramĩendia ĩĩ ta ya nyama, ta ya ndũrũme no ũmĩendie ĩĩ ta ya nyama tondũ nĩ ĩkĩraga nyama mũno naihenya mwĩrĩ-inĩ wayo. Nĩ ũkoraga ng'ondu ĩyo no wendie thumu tondũ nĩ ĩgũkũhe thumu mwega mũno wa ng'ondu wa ũrĩmi. O ho no ũkore atĩ ona thumu ũcio no ũhũthĩre kũrĩma gwaku, ũkaũtwara mügũnda na ũkaruta magetha mangĩ. Ng'ondu nĩ ĩrĩaga indo nyingĩ, nĩ ĩrĩaga nyeki, thara hay ng'ondu ĩrĩaga kĩrĩa wamĩhe. Ng'ondu ũngĩmĩhe maĩ, ũmĩhe ndawa ona ũmĩhũre ndawa kuumana na ngũ...

Ũhoro ũyũ nĩ ũteithagia mũndũ na wa mbere kũĩmenya ũhana atĩa, ũkamenya riitho rĩakwa nĩ rĩega, magego makwa nĩ mega, rũrĩmĩ rwakwa nĩ rwega, higo yakwa nĩ njega, ngoro yakwa nĩ ĩrahũra wega, koguo nĩ ũkoraga atĩ nĩ ũremenya atĩ mwĩrĩ waku nĩ ũrathiĩ na mbere o wega o ũrĩa ũrakũra ciĩga ciaku cirathi cigĩkũraga o wega itarĩ na mathĩna. Oho nĩ ũkoraga atĩ o ũguo ũrathiĩ thibitarĩ mũno kũrorwo, no marore na mone wĩna mũrimũ na makwĩre wĩna mũrimũ ta cancer, no makwĩre wĩna mũrimũ ũngĩ. Koguo mũrimũ ũcio wamenyeka tene rĩrĩa ũrambĩrĩria nĩ uhotaga gũthondekeka na ũkahona. Koguo nĩ ũteithagia mũno nginya ũhoro wa kũiga mbia, ũtegũthũkangia mbeca tondũ mũrimũ ũcio rĩrĩa ũranjĩrĩria nĩ ũthondekekaga na mbia nini gũkĩra ũrĩa ũngĩaũthondeka ũthiathiĩte. Oho nĩ ũhotaga nginya kũhonokia mĩoyo tondũ nĩ ũkoraga ũrarĩ mũrimũ ũrathegeaga na ndũroĩ na ndagĩtarĩ nĩ agũthima, agakwĩra tũkũanjia haha na tũgĩkinya handũ harĩa ũguo nĩ ũgũkora atĩ nĩ wahona, kũguo nĩ ũkoraga atĩ nĩ wahonokia muoyo waku. Oho nĩ ũhotaga gũthomithia andũ maũndũ maingĩ, ũkerwo igego rĩaku nĩ rĩenjeka thiĩ wĩke ũũ, thiĩ wĩke ũũ no tũrĩrute, no tũrĩũrage, no tũrĩ- fill, koguo nĩ ũkoraga atĩ nĩ ũrahota kũmenyerera mwĩrĩ waku gwa kahinda gwa kahinda na thĩna ndũngĩũka ũkumĩrĩre o ũguo nĩ ũgũkorwo thĩna ũyũ nĩ ũronekete na ũkageria kũgirĩrĩka kana ona ũgathondekwo.

Ũndũ ũyũ ũhanĩkaga tondũ nĩ gũkoragwo na tũrĩa nĩme tũingĩ thirikari-inĩ, no ũkore mũndũ nĩ aigĩte paybill yake hau , kũgwo ũgakora mbia cia thibitari, tuge thibitarĩ ya Kanderendu, thibitarĩ ya Kĩgumo ,ũkoraga atĩ , mũndũ no akorwo ndagĩtarĩ ona kana karĩa nĩme o gothe , tondũ andũ a ungumania nĩ aingĩ aigĩte paybill yake hau, kũgwo we woka wa thondekwo ta mũrimũ wa Cancer, mbia iria ũkũrĩha cikoywo nĩ mũndũ kĩũmbe na itibatiĩ ũgwo, kũgwo nĩkĩo thirikari ĩrutĩte mũtambo ũmwe kũhĩtũkĩra paybill ĩmwe , haria atĩ mbia ciothe Kenya yothe handũ yarũma irathiĩ handũ hamwe, na kũgwo thirikari nĩ ĩhotaga kũmenya thibitarĩ ĩno kũringana na mweri ũyũ ĩbatiĩ ĩkinyagia mbia handũ haha , oho nĩ ĩhotaga thirikari nĩ ĩhotaga kũmenya tũrĩa nĩme tũrĩa tũiyaga mbia cia andũ , tondũ ũcio ũici tondũ ndũbatiĩ kũnengera mũndũ kĩũmbe tondũ motungata mau nĩ ma thirikari , oho nĩ ũkoraga thirikari kwĩna motungata mamwe ĩraheana burĩ na mũndũ no akorwo nĩ arakũrĩhia, kũgwo thirikari ĩno nĩ ĩgũkwĩra motungata maya tũtirĩhagia na maya nĩtũrĩhagia, oho nĩ ũhotaga gũkora atĩ mbei ya ndawa nĩ ĩroka ĩ ĩmwe , nĩ ũndũ nĩ ũkũmenya ndawa ĩno yumaga mbia ici, ndawa ĩno yumaga mbia ici, kũgwo ona ũgĩthiĩ kũrĩha harĩa ndũngĩĩrwo ũrĩhe mbia nyingĩ , kana mũndũ ndangĩgunĩka kumana na motungata marĩa watwĩka wa kũheo .

Endia biathara-inĩ nĩo matuĩkaga agũteithia biathara yaku gũtherema, tondũ mũgũrĩ no oke, na ende mwendia ũcio kana akenio nĩ ũrĩa mwendia ũcio wandĩkĩte atũĩka wa kũmũenderia kana kũmũarĩria, na matuĩka akũiguana ngina agũra kĩndũ kĩu na akaigua atĩ rũciũ no ende gũcoka o hau na agũre kĩndũ kĩu. Oho, endia acio nĩ mahũragĩra debe indo iria ũrendia na makora nĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩega, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩikaraga, kĩndũ gĩkĩ no gĩgũteithie kũringana na ibata rĩaku. Kũguo nĩ ũkoraga atĩ ona mũgũri nĩ atuĩkaga wa kũmenya ndathiĩ handũ fulani biacara ya handũ fulani nĩ ngũhota kũenderio kĩndũ kĩu na mbei njega, kĩndũ kĩraikara, kĩndũ kĩrandeithia. Kũguo nĩ ũkoraga atĩ, mwendia biathara-inĩ, oho nĩ atuĩkaga nginya wa kũmenyeka nĩ andũ aingĩ na andũ aingĩ magatuĩka a kũĩranĩra wathiĩ ha mũndũ ũyũ, nĩ akuendagĩria wega, nĩ endagia indo njega, na ũgakora atĩ kĩndũ kĩu ũrendia kĩrathiĩ wega mũno tondũ wa ũgũo andũ marathiĩ mwendia marathiĩ makĩmwendaga, makamwenda, kũguo mũndũ ũcio arathiĩ akeranĩra harĩ andũ angĩ ta atano nake ũcio werwo agathiĩ akera andũ angĩ atano. Kũguo nĩ ũkoraga kĩndũ kĩu gĩaku nĩ gĩgũthi wega mũno, tondũ wa mbere nĩ araria na gũri wega, nĩ maraiguithania mbei wega, kĩndũ kĩu nĩ aramahe wega wakĩo, nĩ aramera no gĩikare na makona nĩ ma, kũguo nĩ ũkoraga nĩ urendia wega na ũkagĩa mbia nyingĩ.

No heane wagĩrĩrĩku wa kĩndũ kĩu aragũra kũringana na ibata rĩrĩa mũndũ enarĩo. Tuge nĩ ngari arendia, no akwĩre ngari ĩno ĩna boot nene koguo okorwo wĩĩ mũrĩmi nĩ ũkũhota gũkua mahuti maingĩ. No akwĩre ngari ĩno ĩna itĩ nyingĩ koguo wĩ mũndũ wa biacara ta mũndũ wa taxi koguo ngari ĩno no ĩgũkuĩre andũ aingĩ. No akwĩre kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩikaraga kwa ihinda rĩnene ũkĩringithania na kĩndũ kĩngĩ. O ho no akwĩre kĩndũ gĩkĩ gĩtithũkaga naihenya koguo no ũkĩhote wa gũkĩiga gwa ihinda kanene kana gũkĩhũthĩra gwa kahinda kanene. O ho no akwĩre kĩndũ gĩkĩ kĩngĩthũka nĩ ũkũhota kuona kĩndũ gĩa gũthondeka hau. Tuge kĩngĩthũka gĩcicio nĩ ũkũhota kuona gĩcicio kĩu kwa njĩra ya raithi na wone mũndũ ũrĩa ũgũgũcokeria kĩndũ kĩu gĩthũku kwa bei ya thĩ. O ho no ahote gũkwĩra kĩndũ gĩkĩ gĩtirĩ na tax nene ũkĩringithania na tax irĩa ciĩna indo ici ingĩ. Koguo ũkahota kũmenya atĩ wagũra kĩndũ gĩkĩ ũgũkĩrĩhĩra mbia nini gũkĩra indo ingĩ. Tuge ũrakĩruta nja wa bũrũri, koguo nĩ ũkũhota gũkĩrĩhĩra mbia nini gũkĩra indo ici ingĩ. Ona akwĩraga atĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo kĩrendwo nĩ andũ kũringana na mahinda marĩa tũrĩ. Tondũ nĩ ũkoraga ihinda rĩrĩa andũ marenda gĩkĩ, ihinda rĩrĩ rĩngĩ andũ marenda gĩkĩ. Koguo nĩ ahotaga gũkwĩra kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo kĩratwarana na mahinda na akahota kũheana waagĩrĩrĩku wa...

Mĩcemanio ĩno nĩ ĩhotaga gũteithia mũndũ ũkamenya mwandĩkani waku wĩra-inĩ arenda ũkorwo na gĩthomo ũkinyĩtie haha, arenda ũkorwo wĩkĩraga ũũ nĩguo wĩra-inĩ ũcio ũbatiĩ ũthiĩ wĩkĩrĩte. Oho nĩũmenyaga atĩ mũcara ũkoragwo ũhana ũũ, no ũrengwo mũcara ũngĩka ũũ, no wongererwo mũcara ũngĩka ũũ, no ũbutwo wĩra ũngĩthiĩ kũringana na mawatho ma wĩra ũcio ũrĩa marauga; ũngĩthiĩ kũringana na ũrĩa matarauga no ũbutwo, ũngĩka kũringana na ũrĩa marauga no wongererwo mbeca cia gũkwĩra ni thengio ni wĩkĩte kaũndũ kega. Oho nĩũmenyaga atĩ wĩra ũyũ ũingĩragwo thaa igĩrĩ ũkaumwo thaa ikũmi na ĩmwe. Kogwo nĩũhotaga kũmenya wĩra ũyũ ũrathiĩ kũheo ũrendekana ũũ, na ũkahota kũmenya no ndĩwone kana ndingĩwona. Oho mũndũ nĩahotaga kũmenya atĩ wĩra-inĩ ũyũ nĩkũrĩ maũndũ marĩa mekagwo; nĩuheagwo off, na ũngĩthiĩ off nĩũheagwo mbeca ca gũthiĩ kũrĩa ũrenda gũthiĩ kũhoreria hakiri ciaku. Oho nĩũmenyaga atĩ mũrutĩre wa wĩra ũyũ, ũheagwo kahinda kaigana atĩa, nĩgetha ũkorwo ũrĩkĩtie wĩra ũrĩa ũhetwo. No wĩrwo tũrenda wĩke wĩra ũyũ kũringana na mathaa merĩ na no nginya ũkorwo ũrĩkĩtie kũringana na mathaa mau merĩ. No nginya wĩrwo atĩ arĩa maroka kũgũra maragĩrio ũũ, waga kĩndũ gĩkĩ ũmeraga ũũ, no ti kũhota ati kũaria oo ũrĩa ũrenda. Nĩũhotaga kwĩrwo wĩra ũyũ twendaga gukorwo na gĩtĩo. Kogwo nginya ũgĩthiĩ kũheo wĩra ucio, nĩũmenyaga kĩrĩa ũrabatarĩka wĩke, na kĩrĩa weka no ũbutwo na kĩrĩa weka no...

Ũndũ ũyũ nĩ ũhotaga gũteithia arutwo atĩ angĩkorwo na kĩũria no aingĩre hau mũtambo-inĩ icio wa gũthoma na andĩke kĩuria gĩake na atuĩke wa kũheo anja . Ũndũ ũyũ nĩ ũhotaga gũteithia mũrutwo atĩ no ahote gũthoma nginya mbere ya mwarimũ na amenye maũndũ marĩa me na hau mbere, nginya ũndũ atĩ mwarimũ agĩũka guthomithia rũcio, mũrutwo ũyũ nĩ amenyete kĩrĩa magathoma, nĩamenyete haha nĩho tũgakinyia, haha nĩ ho tũgathoma na agatwĩka nginya mwarimũ agĩũka gũthomithia, nĩ agatuĩka wa kũnyita makĩria gũkĩra arĩa angĩ. Oho, mũrutwo ũyũ nĩ ahotaga kũmenya gũkorwo na ciũria nyingĩ iria mũrutwo akoragwo nacio na andĩka hau akaheo anja na agagĩtarĩrio haha na haha ũrĩa abatiĩ kũmenya. Kũguo mũrutwo ũcio nĩ atuĩkaga nginya wa kũhĩga gũkĩra arĩa angĩ, tondũ ndũrabatara ũkorwo na mwarimũ hau ta ũrĩa mũrutwo ũngĩ angĩeterera nginya rũcio athiĩ thukuru orie kĩũria kĩu. Mũrutwo ũyũ nĩ egũkĩhota gũkorwo ecokeirie kĩũria kĩu na angĩkorwo na kĩũria kĩngĩ ka ande gũteterithia ũndu App ĩno nĩ ĩkũhota bado kũmwĩra atĩ haha anja nĩ ĩno na haha hekĩkaga ũũ. Kũguo nĩ ũkoraga atĩ mũrutwo ũyũ nĩ mũgĩ mũno nginya agíĩka ta homework iria maheagwo nĩ ahotaga gũkorwo ona kĩũria kĩrĩtũ, akahota gũteterithĩrio wega nĩ App ĩyo na agatũĩka wa gũkorwo ena ũmenyo. Oho App ĩno no ĩmũrute nginya ũhoro wa mĩtugo, no ĩmwire ĩno nĩyo mũndũ endekaga gwĩka, ũũ nĩ gũo ũtabatiĩ gũĩka, na App ĩyo ĩkahotaga kũmwĩra nginya gĩthomo harĩa angĩthoma harĩa nginya endaga.

Arĩmi nĩ matwĩkaga agũthomithio ũrĩa mangĩgacĩrithia ũrĩmi wao, ũtwĩke wa gũtwĩka kũmahe mbia , oho nĩ matwĩkaga agũthomithio ũrĩa mangĩgitĩra mĩmera yao, ndawa iria mangĩhũra , okorwo nĩ mahiũ ndawa iria mangĩhe mahiũ, kana irio iria mangĩhe mahiũ, oho nĩmatwĩkaga akũheo indo ta , indo cia ũrĩmi ta ndawa cia ũrĩmi, ndawa cia ng´ombe kana irio cia mahiũ, oho nĩmatwĩkaga akũheo handũ mangĩthiĩ kwendia indo ciao, na makerwo tuge rita ya iria ĩrĩumaga ciringi mĩrongo ĩtano, ũgwo nĩ mahotaga akũgunĩka nginya na harĩa kĩenderio-inĩ kĩao harĩa marĩthiaga gũtwara indo ciao, oho arĩmi nĩmatwĩkaga akũrehwo magatuo ta gĩkundi makaheagwo mbia, mbia iria cihotaga kũmoya igũrũ rĩrĩa mũndũ angĩkorwo e thĩ , tuge ng´ombe yaku nĩ yakua, gĩkundi gĩkĩ gĩgoka gĩkanyitanĩra mbia iria mwonjorithĩtie ũgatwĩka wa kũgũrĩrwo ng´ombe ĩngĩ, oho arĩmi nĩ mahotaga kũheo , okorwo wĩ mũrĩmi wa ngũkũ ũkaheo tũcui , mũrĩmi wa thamaki ũkaheo thamaki na ũkerwo ũrĩa ũrĩrĩmaga thamaki icio ciaku , na magakwĩra atĩ warĩma thamaki ici ciaku nĩ tũgoka mieri ta ĩrĩ ĩtatũ yathira na tũke tũkũgũrĩre na mbei ĩrĩa njega na ũkagĩa mbia , oho irũrũngano cia arĩmi nĩ ũhotaga kũmaruta atĩ, ũngĩruta kĩndũ ta iria to nginya wendie kĩ iria, no ũthondeke wendie ya yogati kana kĩndũ ta kĩngĩ, kũgwo nĩ magunĩkaga mũno na makagĩa ũteithio mũnene.

Hũthagĩra teknoronjĩ gĩthimo-inĩ kũmenya ũndũ ũria tũrathoma, tuge handũ mwarimũ arathomithirĩe na ndinaigua nĩ ndanyita wega, koguo nĩ thiaga tekinoronjĩ-inĩ na ngandĩka kĩrĩa kĩu ndĩrenda gũthomithio, na tekinoronjĩ ĩgatuĩka ya gũthomithia, na ngatuĩka wa kũnyita wega nginya ũndũ ingĩhota gũthomithia arata akwa, kana arĩa tũthomaga nao. Oho tekinoronjĩ-inĩ nĩ ĩgũteithagia gũthiĩ gũĩka ũthuthuria waku kũringana na wĩra ũrĩa mũngĩheo nĩ mwarimũ. Koguo ndaingĩra harĩa tekinoronjĩ-inĩ ngeka ũthuthuria na ngatuĩka wa kũgĩa na aja irĩa irendekana kana ngatuĩka wa kũmenya kĩrĩa kĩrendekana kũringana na kĩũria kĩrĩa tũkũrĩtio. Oho tekinoronjĩ nĩ ĩhotaga kũhe gĩthomo gĩakwa tuge bũrũri ũngĩ mathomaga na njĩra ĩngĩ, koguo nĩ hotaga kũmenya bũrũri-inĩ ta wa Ethiopia, bũrũri-inĩ wa Uganda, ũrĩa mathomaga gĩthomo gĩkĩ ndĩrathoma, koguo ngahotaga gũkorwo ndĩ na ũmenyo mwĩngĩ mũno ũhoro-inĩ wa gĩthomo kĩrĩa ndĩrathoma. Oho tekinoronjĩ nĩ ĩhotaga kũnyonia ũngĩthoma ũkinye haha, no wone wĩra kambuni ĩno, no wone wĩra kambuni ĩno, oho tekinoronjĩ nĩ ĩhotaga gũkũĩra mbia iria ũbatiĩ ũrĩhwo kuringana na gĩthomo gĩaku. Kũguo nĩ ũhotaga kũmenya atĩ ingĩthoma nginyie haha nĩ ngũtuĩka wa gwetha wĩra kambuni ĩno, kambuni ĩno, na ũrĩa ũbatiĩ ũrĩhwo. Oho, tekinoronjĩ ĩno nĩ hotaga kũmĩhũthĩra kũnyonia kĩrĩa batiĩ gũkorwo ngĩmenya mũno he kothi ĩrĩa ndĩreka, kana he gĩthimo kĩrĩa ndĩreka.